Ore eramatare entokitin pookin naitobira enkai naa kanyor nanu oleng esulaki esinkir amu endaa etipat too iljaluo ore entoki nagira aishoo enaiposha ee Victoria metaa keeta sinkir kumok naa emesapuk ninye enkare emengas ena aishoo sinkir metijinga ore eniare ore enaiposha ee Victoria naa kisidai enkare metii shimbi arashu tenaa ketii naa kelakua amu mejig esinkir enkare natii shimbi neeku ena eniare ore enioguan ore enaiposha evictoria naa kiata esinkir enda nanya tiatua neyau esinkir atua ena lake enaiposha

Olaininingoni lai e kaagira aisumaki ena swali peyie atumoki siiyie duo aishoru ewalata enanarikino. Amuu ore oshi nanu naa pooki ake aishoru ewalata naa tenangas aisum entoki mara ya are paatumoki naa aishoru ewalata. Olaininingoni lai naanji ejo ena swali kainyoo paa sidai embotoro tenkishui oltunganak? Nejia ejo swali ang. Emining? Ore etiu nejia ore oltungani naa entoki e tipat oleng etobirua Enkai oltungani te nkitanyaanyukoto enye nejia ejo Bibilia Sinyati. Etobirua Enkai oltungani tenkishui enye. Niaku ore oltungani enkai taa egira taata oltungani anyaanyukie. Enyaanyikie oltungani enkai. Naa nji eiko, ore oltungani paa sidai tene botoru, naa kebulu osesen pooki mpaka nkejek. yaani kebulu pooki wueji. Ore egira abulu nebulu siinye elukunya oltungani abolo nengenu nemeitoli aas nkuti tokitin emodai ake duo. Nebulu elukunya oltungani nesidanu. Naa sidai taa amuu kenguaa intokitin ekeraisho netum siininye ormarei lenye. Neisho ilo tungani Netum inkera niaku naa keisidai naa amu keendelea naaji nebulaa ormarei lenye nesapuku taa akeyie akunaki nejia.

Ashe olaininingoni tenangae swali etanakata enaasita. Eeeeh ore swali etanakata naa nji ejo, kainyoo paa ore biitia neton aa olola sapuk tooltunganak ootum mpisai kutik?. Ere biitia naa ena moyian najo ilashumba HIV. Ore ena moyian negira aitanyamal iyook oleng. Me irmaasai ake kake llosho pooki amuu ketanyamal ninye iloota iropiyiani. Kake eisul kulo lemeeta iropiyiani. Neaku ore taa ena moyian ekeitanyamalisho melelek iyie. Paa ketii entoki nemegira irmaasai ailewa ashuu iltunganak ore taa enamoyian naa imeyaisho taa akeyie ibikie taa irarin olarin enoshi kata itooko irkeek lino. Niaku ore ena moyian paa olola tooltunganak ootum impisai kutik, naa meeta lelo tunganak impisai nainyiangunyie irkeek negol lelo keek oleng. Naa ina peyie egira aaku olola sapuk oleng te ninche. Ore taa sii enkae. Menya ndaiki sidan. Keyieu naa ore iltunganak oota ena moyian naa kenya ndaiki sidan neitobir ate amuu inakata naake esidanu iseseni nebikoo aawuk lelo keek. Niaku taa aiko nejia ina olola.

ore tenewueji nadolita orais lang William Ruto ore William Ruto naa oltung'ani letipat oleng oltung'ani likinyor oleng naa ekigira aigilie kura ore Ruto naa state house etii enkaji enye ormanyara lenye oitobiraki sirkali e Kenya amu ore naa iyiok naa ekilepie orais mikidala ore enkae ore ele tung'ani kitau keeta orkilikuai taata ogira alikio el tung'ani oji Ruto amu ore Ruto naa orais ore etieu nejia ore pee enetipat ena siai ore sirkali naa enetipat amu kifaa neetae elarikok ore elarikok naa ninche oisho iyiok enjoto nikimpir iyiok taata elasujak lenyena enaa eloo toshokito kura ore elarikok naa ninche oisho iyiok irkiliku ninche oisho iyiok development nepuo doi neyaki iyiok ntokitin ng'ejuk natodua too nkulie kwapie orpayian duo lengang sapuk aa Kenya